Nyandĩkaga list ya indo iria ndĩrenda kũgũra ogatene rĩngĩ ta ta thikũ igĩrĩ kana ithatũ mbere ngandĩka horeire, na ngakorwo menyete nĩ kĩ na kĩ ndĩrabatara, na harĩa ingĩhota gwĩka ithabu ngeka ithabu, nigetha mũthenya wa gũthiĩ kũgũra wakinya ngathiĩ na na list ĩyo, koguo no gũthoma ndĩrathoma, ngathoma ndĩraugĩte ngũgũra kĩna kĩigana ũna na ngũhũthĩra mbia cigana ũna nĩgetha ngĩrĩkia hau mbia iria ngũkuĩte rĩngĩ no tacio ngũkorwo hũthĩrĩte kana onakorwo ithabu nĩ rĩgũcenjia rĩtigũcenjia mũno.

Ingĩigua kĩndũ gĩkĩgathĩrĩrio kana nyone kĩndũ gĩkĩgathĩrĩrio na nyone nĩkĩangenia, nĩ ngũraga. Mũno mũno angĩkorwo nĩ kĩndũ ngohata, thogora waguo nĩ ngũhota, na akorwo nĩ kindũ ndĩrabatara nĩgetha ningĩ ndikagũre kĩndũ njoke njũke, njage gũkĩhũthĩra. Ngoka ngagerekania na kĩrĩa ndĩrahũthagĩra hau kabere, gĩkĩ ndagũra to nĩgĩkũgathagĩrĩrio kingĩngenia no thiĩ nambere kũgũraga, kĩaga kũngenia, ngatigana nakĩo, ngaaga kũgũra rĩngĩ.

Gũku gwitũ andũ mangĩenda kũnogora mwĩrĩ kaingĩ nyonaga magĩteng'era. Hena kĩharo kĩ hakuhĩ na gũkũ gwitũ na mathaa ma rũciinĩ kana hwaĩ-ini, nĩ nyonaga andũ magĩthiĩ gũteng'era. Na nĩ ĩtethagia tondũ rĩngĩ angĩkorwo hena mũndũ ũrenda kũnyihanyihia ũritũ, nĩũkũona nĩanyihanyihia angĩkorwo nĩarũmĩrĩria gũteng'eraga. Mbeũ njĩthĩ nao nĩ mathakaga mũbira wa magũrũ, airĩtu, ona anake nĩ mathakaga, na rĩmwe ona magakorwo na macindano.

Ndawa cia kĩndũire nĩ hũthagĩra iria cia kwĩhaka ngothi-inĩ kana handũ hena kĩronda, ũguo nĩ hũthagĩra kĩĩruma, nĩhũthagĩra mũkindũri nĩ hũthagĩra mũtũndũ. No ici ingĩ cia kũnywa, kaingĩ nĩ nĩ njagaga gũcihũthĩra tondũ ndiũĩ gĩthimi gĩacio, ndahota kũnywa nyingĩ na ndingĩenda tondũ no no ĩthũkĩre kana rĩngĩ nyue nini yage kũndeithia. Na rĩmwe ona ona ndimenyaga ibataire nĩ nĩ gũthondekwo atĩa kana nĩ gũtherũkio na ĩgũtherũkio mathaa maigana, nĩkĩo gĩtũmaga njage gũcihũthĩra.

Gĩtũmi gĩa kũrũmĩrĩra ũgima wakwa wa mwĩrĩ, nĩ atĩ nĩ ngenaga hĩndĩ ĩrĩa ndĩraikara ihinda iraya itakũrũara, itakũigua ũru handũ, itakũbatara gũthiĩ thibitarĩ ona itagũbatara kũgũra ndawa, na ngahota kwĩrutĩra mawĩra makwa na rĩngĩ ona kũngĩgĩa na mũrimũ ta homa ũkĩte na rĩngĩ arĩa twĩ hakuhĩ nao nĩ mararũara niĩ ngakorwo ndinarũara. Ũcio nĩ ũndũ ũngenagia, na nĩkĩo nyendaga gũthiĩ na mbere na kũrora mwĩrĩ wakwa wega.

Thutha wa mũthenya, uma na, mĩhang'o mĩingĩ kana mĩnoga mĩingĩ, ndakinya mũcĩĩ, nyambaga ngathondeka gacai, ngaikara thĩ nganyua horeire. Ndarĩkia ũguo ngathi ngethamba na maaĩ mahiũ nĩgetha mwĩrĩ wakwa ũnogoke. Ngacoka ngeigĩrĩra ngakoma koma. Ndakoma ta mathaa merĩ nĩ ngũigwa nĩ ndahurũka wega, rĩu ngookĩra ngarĩa irio cia hwaĩ-inĩ. Ingĩkorwo na mathaa, nĩ nyonaga TV .

Njũkĩra rũcinĩ thaa ikumi na ĩmwe na nuthu, ngamba ngekinya magego, ngacoka ngethamba ũthiũ, ndarĩkia ngathiĩ riko ngaruga cai na ngaruga mĩkorogo, ngarĩkia ngokĩria ciana, ngaciharĩria, ikarĩa na ikanyua, ngacitwara cukuru. Ndacoka naniĩ ngoka ngarĩa na nganyua, ngacoka ngathambia indo, ngathambia nyũmba, ndarĩkia ũguo ngathiĩ ngethamba, ngeharĩria, ngathiĩ thĩtĩnji, ngoya ngari, ngathiĩ wĩra.

Nyũmba cia kũnogora mwĩrĩ nĩ ituĩkĩte cia kawainda na ikongerereka, na mũno mũno mataũni-ini. Tondũ aikari a taũni kaingĩ matirutaga mawĩra maramahotithia kũnogora mwĩrĩ, kũoguo nĩ meethaga handũ mangĩthakathaka kana meeke maũndu ma gũtũma mĩĩrĩ yao ĩrekanie. Ningĩ andũ no marathiĩ makĩmenyaga bata wa, wa gũikara na ũgima mwega wa mwĩri na makamenya atĩ gũthakaga kana, gũthiaga kũnogora mwĩrĩ nĩ kũrateithia. O ho nĩ harĩ andũ arĩa mathiaga nyũmba-inĩ ici cia kũnogora mwĩrĩ nĩgetha mathondeke kĩũga.

Atongoria a kĩroho nĩmanyitaga itemi inene mũno harĩ kũhũrana na mĩtangĩko ya meciria. Wambere nĩ atĩ nĩmahunjagia kana makaheana ndũmĩrĩri ya mwĩhoko kũrĩ arũmĩrĩri ao. Wa kerĩ, kanitha iria makoragwo nacio kana ndini iria makoragwo nacio, kaingĩ nĩikoragwo na ikundi ngũrani, gũgakorwo na ikundi iria ingĩ cia atumia, rĩngĩ ona atumia a ndigwa gũgakorwo na ikundi cia mbeũ njĩthĩ, cia athuri. O gĩkundi, o gĩkundi, gĩgakorwo na andũ, na andũ aya rĩu maragĩrĩria tũmaũndũ tũrĩa tũmegiĩ, kuoguo andũ nĩmakoragwo na ngwatanĩro, gũtirĩ mũndũ ũkoragwo agĩikara ta araikara e wiki. Wa gatatũ nĩatĩ, o ũũ andũ maragwatanĩra noguo ihorũ rĩthiraga, kuoguo kanitha kana ngwatanĩro ici nĩiteithagia.

He maũndũ marĩa njĩkaga nĩgetha njikare ndĩna ũgima mwega wa meciria, wambere nĩ atĩ nĩhoyaga ngai na ngathoma kĩrĩkanĩro o mũthenya maũndũ macio merĩ nĩmandeithagia mũno kĩroho, koguo nĩ njikaraga ta mũndũ wĩna kĩrĩgĩrĩro. Wakeri nĩ atĩ nĩngeragia kũrĩa irio cia kĩmerera irio itarĩ na ndawa nyingĩ tondũ nĩnjũĩ ugima mwega wa meciria nĩũteithagia nginya meciria. Na wagatatũ nĩngeragia kũgwatanĩra na andũ nĩgetha ndigaikare ndĩna ihoru.

Ũhoro wĩ giĩ ũgima wa meciria, nĩũndũ wa bata gũkorwo na mũtari wa mũndũ kĩũmbe. Tondũ mũtari ũyũ ũratara mũndũ ũmwe rĩ, nĩ akoragwo amũĩ wega. Akamenya mabata make, na kĩrĩa arabatara kũigwa, akamũnyita wega. Kũoguo, ona maũndũ marĩa ekũmwĩra nĩ maũndũ ma kũmũteithia na agũkorwo akĩrora tu mabataro ma mũndũ ũcio arĩ wiki.

Ũndũ ũrĩa njĩkaga nĩgetha hote gũkorwo na toro wa kũigana, nĩ atĩ ndĩkagia mawĩra makwa mothe na maũndũ marĩa ngwĩkaga mũthenya ũcio, tha ithatũ na nuthu ngakorwo nĩ ndaingĩra ũrĩrĩ, na ndithakaga na thimũ nĩgetha ngahota kũona toro naihenya. Ngookĩra rũcinĩ tha ikũmi na ĩmwe na nuthu, na ona ingĩaga kwĩũkĩria, nĩ njũkagĩrio nĩ aramu. Kũoguo aramu yarĩra, niĩ ngookĩra. Na tondũ nĩmenyeretie mwĩrĩ wakwa rĩ, nĩhotaga rĩu gũũkĩra o mũthenya, gũũkĩra rũciinĩ tene, na ngathiĩ na mbere na mawĩra makwa.

Kaingĩ ngomaga mathaa manana, tondũ ngomaga hwainĩ thaa ithatũ na nuthu ngokĩra rũcinĩ thaa ikumi na ĩmwe na nuthu. Mathaa maya manana nĩmanjiganaga, nganogoka wega na rũcinĩ ngahota gũkĩra itakũgonderera ona hanini na ngahota kũruta mawĩra makwa mũthenya wothe itarĩ na mĩnoga, na tondũ nĩ menyeretie mwĩrĩ wakwa mathaa maya manana nĩmanjiganaga wega biũ.

Kũruta mũndũ wĩra wa koroga rĩ, ingĩmũtwara handũ he na mwako, nĩ getha ahote kwĩrorera wega ũrĩa mabundi mareka, amenye nĩ kĩ na kĩ kĩhũthagĩrwo, indo irathimwo atĩa, thimiti ũigana atĩa, mũthanga ũigana atĩa, maĩ maigana atĩa, gũkorogagwo atĩa, gwakorogwo gũetagĩrĩrwo ihinda rĩigana gũgĩkanyara, gũitagĩrĩrio maĩ rĩ na rĩ, athome maũndũ maya mothe na rĩngĩ o na ahote nginya kwĩrutĩra ho. Agerie agerie agerie, nginya rĩrĩa akamenya gũkoroga wega.

Mĩrũrũngano ya mũingĩ niĩ nĩndĩmĩmenete, na ndĩmĩmenete tondũ nĩndĩ ndathiĩ na thimũ yakwa ĩkĩiywo. Kũoguo nĩ njũĩ mĩrũrũngano ino nĩ ĩkoragwo na aici meho. Wa kerĩ nĩ atĩ nĩ twaingatithirio mũno nĩ borithi, na ona tondũ twaingatithirio, ũndũ ũrĩa watũmĩte tũrũrũngane tũtiahingĩirio. Kwoguo, ndionire ta mĩrũrũngano ĩno ta ĩteithagia ona hanini.

Thiĩte Huduma Center maita merĩ. Rĩa mbere ndathiĩte gũetha kandi ya NSSF. Ngĩthiĩ ngĩihũria, na ngĩtungatwo, na ndianinire ithaa rĩmwe, ngĩinũka na kandi yakwa. Rĩa kerĩ nĩ kĩbandĩ gĩakwa kĩorĩte koguo ndathiĩte gũetha kĩbandĩ kĩngĩ. Mũthenya ũcio ngĩihũria maratathi mothe na ngĩrĩha ngĩrĩkĩrio maũndũ mothe, ngĩĩrwo njoke thutha wa wiki ithatũ. Ngĩcoka na ngĩkora kĩbandĩ nĩ kĩaumire.

Irua rĩa ihĩĩ, na mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa rĩkĩtwo na njĩra ya ũndũire nĩ ũndũ ũngenagia, tondũ wa mbere nĩ atĩ nĩ mamenyaga nĩ magimara, kũguo o na maũndũ marĩa meekaga ma wana mũingĩ nĩ matigaga. Wa kerĩ nĩ atĩ nĩ mathomithagio mĩikarĩre na ũndũire wao. Kũoguo akiuma hau nĩ akoragwo akĩĩmenya kũrĩ ũrĩa arathiĩte.

Ũyũ nĩ mũthenya wa igongona, igongona rĩa gũkũngũĩra. Nĩ mũthenya mwega wa gĩkeno, mũthenya wĩna kariũa. Igongona rĩrĩ rĩũkĩtwo nĩ andũ aingĩ mũno, na kwĩna andũ, kũrĩ andũ mararũgarũga, kũrĩ andũ maraina, kũrĩ andũ marathũngũtha, na kũrĩ angĩ marũgamĩte meeroreire atumia aya maraina magĩthũngũthaga. Ũyũ nĩ mũthenya mwega wĩna ndũhiũ.

Maciringi marĩa njokagĩrio ta cĩnji angĩkorwo nĩ ciringi ithano kana ciringi ikũmi kana mĩrongo ĩrĩ ndikaraga nacio mũno nĩnjokaga ngacihũthĩra, no angĩkorwo ngũcokeirio maciringi ĩmwe ĩmwe rĩ ndĩcioyaga ciothe ngacikia handũ mũkebe-inĩ, no ndicokaga gũcihũthĩra kana gwĩka ũndũ ũngĩ nacio. Koguo ndirona ta cindeithagia ona hanini wĩigithiainĩ wakwa no gũikara cikaraga oro hau mũkebe wũihũire maciringi.